Kadamu irishat oleng' naatae enkikesare aa irpaek ashu nkanoi naarem ltung'anak ayau irpaek lenye onkano anapu cereals, neaku kaitadamu ina erishata naiding'a cereals nelo ayau oltung'ani ngano inonebik nkolongi uni ituebaya ine oodo longarin nagira neyau irpaek itungua nkwapi nalakwa oleng'.

Ekeyieu niyata imasaa nairemishoreki aa iltinkai arashu olchembe oitumiae naaji airemishore tonkaik neyieu sii niyata eng'eno naijo ene niyiolo erishata naaji enchan pee tenelo niremisho nipik endaa enkop nebulu endaa ino tenkarake terishata naba anaa enatasha ore sii enkae ekeyieu naaji niyata empeku sii naaji metaa tinipik ina daa enkop naa empeku sidai arashu iyieu niyiolou ajo amaa ewueji nimanya kaabila empeku naaji indim atuno petumoki abulu.

Ore inkampunini pookin natii tiabori USAID naa keng'as aaku kenyamalu oleng nejut iltung'anak lenye torkasin tenkarake meitoki aata musaada naing'ua inkuapi eboo arashu nayaki USAID nitoki sii aaku ore nena ampunini pookin kiaku ketii abori oleng imaniki eaku kutik oleng ilaasak losiaitin arashu elo nikeni ore sii enkae ore musaada pookin oshi nalotu eimu ilo turrur le USAID naa keitoki aaku mitoki alio elotu nemeitoki iltung'anak atum eretoto oshi eimu ina ampuni enaa tenkitanyanyukoto irkeek lemoyian naji ukimwi arashu biitia mitoki iltung'anak loitumia lelo keek atum usaidisi arashu eh musaada naitosha.

Enkampuni naitayu ilainini losimui neitobirr sii naaji oloing'ang'e metaa kidim oltung'ani airoro olikae ore safaricom naa ninche sii oitobirr ena siai naji ene mpesa amu ore tenimiata oltung'ani olaini nemeeta eninko pee itum iropiyiani eimu mpesa naa tenimiyata mpesa ashu tiniyata olaini netu irijista mpesa naa meeta eninko peitum iropiyiani naa safaricom naitayu inatoki pookin lasima pirijista te Safaricom piitum olaini nitum mpesa ore sii enkae safaricom naitayu enatoki naji internet e mutandao amu inyiang'u entoki naji bundles nindim ainyiang'u sii enatoki naji minutes peitumoki airorie oltung'ani eimu internet te internet arashu indim airorie tesimu ake awoshoki.

kagira apa alo nairobi, nikiro oltungani laatuduma tiang' lolltukutuk. mpaka enkare narok. nikiro teipa, najoki pee eyeku tedekenya oleng. ore pee ekenyu neyeku oltungani loltukutuk, tedekenya, ninye latudumua, nalo aitukuo. ore pee aidip aitukuoyu, nikimpang' aapuo oninye. nikipuo mpaka narok. ore enakata atii stage e nairobi, najo aitayu esimu pee atumoki atalaa oltungani looltukutuk. maata esimu, naa esimu duo etii iropiyiani nalakie nairobi naa ninye etii inalakie oltungani loltukutuk. naitoki, nikintoki ashukunye o ninye ompaka ang'.nikidumu esimu nikintoaashuko mpaka narok. mpaka stage e nairobi, pee atumoki ashomo, nalo, nikipuo aalak, nalak ninye katitin are, nalak egari enairobi, pee atumoki ashomo nairobi.

Ekadamu olari apa lonkalifuni are otikitam obo aasisho apa tenkae ampuni nalo ore enolong' natum ormushaara lai nalo nalo ainyiang'u aas shopping endaa nainyiang'u inkuti kilani nainyiang'u inamuka nadumunye nalo enkang' ake elatia natii abori nalo ayaki endaa nayaki nana kilanik nayaki inamuka neshipa apa ninche oleng' amu enkolong' ina natareto netu sii aekata edol likae tung'ani oitaasa nejia ninche neshipa apa oleng' ina olong'.

Kegira aitanyamal oleng' iltung'anak le kenya ina siai isulaki iltung'anak le maisha eabori arashu iltung'anak kulo lemidim ate eh amu ore entoki edukuya naa ketaa minyiang'unoyu aetoki ilepa to poki toki ompaka nilep ninye enkibiriti netaa penyo meeta iltung'anak iropiyiani pii imina iropiyiani niaku kegira taata aisumbuan iltung'anak kulo liabori oleng' ilepa esukari ilepa enkurma ilepa sii kule neku kegira aisumbuan aitanyamal oleng iltung'anak ina siai e economy.

tenkaraki eisidai tenepiki ntokitin naijo kuna airagie aitaanyu irishat, naifaa arashu naanare nitumiae anaa enkata enchan nagirae aaunisho, pee etumoki iltunganak aitumia anaa fertilizer terishata naishaakino naijo ene nchana arashu terishata, naunishoi, naaa ina kata eeku kelelek tenegirae airagie aitaanyu erishata. keeku ore, iltungana ninye liabori naakidim sii ninche ainyiang'u tooropiyiani kuti, tenkaraki keetae naa, etipikaki naa store aitaanyu erishata. alang'u teneitu irajieki, kepuonu iltunganak aatum igolikinot oleng tenkaraki, meetae naa too sitooni.

Tenkarake ekira ilaramatak losuam arashu ilaramatak sii lolukunkuni niaku ore ena naa aisidai oleng amu mintoki oltung'ani aiposha alo inelakua aing'oru naaji iwuejitin ninyiang'uyie endaa olukunkuni nimintoki sii alo aiposha aing'oru endaa nanya inkishu terishata olameyu arashu mintoki sii oltung'ani alo eniado alo aing'oru endaa nincho inkishu ekule neku enetipat ena baye tenaa keetae eh oldukai otaana tiatua nkishu oinyiang'unyieki nena daiki nemintoki sii anyamalu tesiai eshumbi onkishu ilo aing'uraki inkishu shimbi nemitokini apuo arew inkishu inapa wuejitin neeji ilariak mehomoito anya inkulupuok arashu entoki najo apa irmasae emporr.

Isapuk oleng ena siai tenkop ang ibung'a iltung'anak irparakuo enkiremore oleng ompoosho etii loonkanoi netii lorpayek netii doi, netii dii kulikae loota ninche inkuashen aisapuk oleng ibung'a irparakuo oleng tenkarake etodua ajo kifaa arashu kenare ake nitumia erishata enchan aapik indaiki enye enkop amu keret oleng terishata olameyu meitokini aata enyamali endaa niaku egira ena siai ibung'a irparakuo oleng ena siai temurua ang.

Ore enedukuya naa keyieu neng'asi aiteng'en iltung'anak entoki naji orporror pee eyiolou iltung'anak ajo ore orporror naa iltung'anak opaasha lemerisioro keetae orporror ledukuya neetae oliare nitokini aata kulikae ake lotii tiabori lelo naa peeyiolou iltung'anak ajo keetae enkanyit epuoi enaa irporori metaa iyata oltung'ani enkanyit oltung'a orporror lotii teshumata iyie neeta likae naaji loota sininye enkanyit tiabori orporror likitii iyie tiabori ashu likae porror leme orporror linyi neeku ore iltasati naa neng'asi aiatayiolo iltung'anak kutitik ajo keetae apa orporror oje oji orporror oje naa ninche iledukuya peyiolou ajo merisioro neyioloi neyiolou ajo ore enkanyit naa kelo anaa orporror.